Ore ena naa keisaidia oosesen, irpuluta lo sesen peaku keas esiai aitobiraki neibooyo imoyiaritin keeta imoyiaritin naibooyo niaku ore osesen nesidanu niaku ki fresh. Niaku ina toki isaidia oleng te nkishui oltung`ani.

Eeh ore entoki naji aitayu isinkirr te ramatare oo sinkirr naa intayuto naa isinkii. Aitayu isinkirr pe itumoki ataasishore nitum aitaa en`daa ninye doi to sesen lo oltung`ani aa endaa doi naisaidia oltung`ani metaa keasisho nisaidia oltung`ani oleng too ntokitin pookin naidim ataasa. Niaku ina toki isaidia ee keret oltung`ani oleng, keret oltung`ani niaku keisaidia.

Eeeh ore ena, ore kulo matunda naa kinyial esiai embulunoto enye teneaku kiperriperritae. Kake ore peeku kimbung`a aikunaki inchi naa keruoyo, keruoyo naa kidim ninyial taata olbulunyie lenye neaku imegira aabulu aitobiraki. Niaku keisababisha ntokitin kumok neme sii dii olmarenge yaani entoki nikitodua. Naa ore irreteni lenye naa pee epuoi aaorr metaa meidim naaji nebulu aikununye inchi keidimi naaji neori nbulu olikae tene nebulu olikae tende.

Ore enaifaa neas ilaramatak naa nchere, ee keyieuni faida kawaida ina te siai oltung`ani neetai olbaribara ena niim naa nilo inkoitoi niim rreteni lias duo pee etum nkera en`daa nitum sii dii iyie faida. Naa ore enaifaa niyas ore kuna tokiting ninyiang`u naaji ntare, ore naaji pee inyiang`u intare nilo amirr naji tolikae apa naaji enotito faida nitum irropiyiani kumok. Ore nena faida nincho metaa ninye eigorita nkera. Ore nkulie nincho metaasishoreki aasie inapa tokitin pee eitoki aayau faida. Naiku ina taa naaji, neinyiang`u en`daa.

ee yes ibulayie ena siai osinkir naa ore entoki naisababisha naa nchere mikiata swimming areas(c)kuna duoo nabulu isinkir atoni . miata ,nimikiata si di kuna tokitin napuoi aitayunyie kulo sinkir. mikiata yiook entoki naji tool mikiata ee nchere kuna tokitin e naifaa duoo nikipuo aasie ena siai oosinkir ,meetae esiai osinkir tena kop . mikiata mikiata ene wuei niragie isinkir enaa enkare, mikiata materials kuna oshi napuoi aibungie kulo sinkir, yes.

eh ore endaa naifaa neyakini kulo tokitin oji nile perks naa nchere mmh keetae entoki naji

eh ore ena siai naa ore peidipi ateyierisho ,nipakuae endaa apik kiwango fulani enaa nkiri ,nkwashen ,ormushele ,torm enaa kulingana oo orbakulini lenye loifaa neikaja nitumiay .naa nchere kitelelek esiai e serving enakata epoitoi anya endaa.

ee ore tinakata naa kifaa ningor ewuei netii enkare safi metaa enkare sidai naramat isinkir nitubulu nitaa isinkir eetae si dii ewueji metaa mebore iltunganak ewuei naa isinkiri ake. ee nikarrari isidai naa tiniata swimming pool amu ninye nikisaidia naa peaku isinkir isinkir.

Ee ore moyiaritin oosinkir ee kiaku keya isinkir nkonyek ,idol ake ajo ore osinkiri ijo mee sidan too nkiri . naa ore eninko tenidol naa ore inakata pintayu tenkare naa idol naa idol naake healthiness enye amu ore osesen naa kikiti ore nkonyek na ijo medolisho .

ngasa aingoru service area oltanki woore pindiip niakikisha ajoo igira asuuj ilo oltanki enaake niakikisha ajoo meeta oltungani onyikaki inaare nanakate ake injoo sinkiri misurviver

Eyieuni esimiti ,eyiuni tiles, niyieuni sii di enkare source enkare naa kifaa naa enkare safi ee ninhe ntokitin e maana naa nifaa niata teramatare teramatata oosinkir.

ore ena naa nchere eeh nchere ntau naa sinkir peminyiala tiatua enkare . ore pintayu naa kisaidia naa ninye ina are pemitoki enkare aku kichafu ,nisaida irkulie sinkir misaivaiva tenkoitoi nai teleleki naa dupoto enye ina isaidia metaa ore sinkir ketii ewuei clean.

kifaa niaku keeta ilaramatak entoki naji ,entoki naaji orkujita nchere ore tenakata naa ketii ilchambai ootashaikia naa kifaa tenakata niteru ai harvest nena kujit nepuoi aitayu nepiki store fulani, netudumu teine tinakata tenelotu olameyu nepuo ayaki nkishu minosa naa kisaidia ina nkishu metaa meeye ,nisaidia metaa meeta esumash .

Eh kiaku karet eh entoki naji farmers o kulo lo stock keeping kulotunganak oota nchoorei ena nkishu ,ntare ,karet tentoki najiii eh torkiek loonkishu ,torkiek loo ntare, naret ,naret si dii iltunganak kulo nairemok loo nchambai eh tenkulupuoni sidai naisho enaa empulia ,naisho irkiek oisaidia peyie menya ngwesi kuna kuna tokikin na na..

Eh kifaa neeta mashinini enyenak naisaidia te siai ,nifaa neeta nitenga olchanmba fulani ,acre muzima naa naunieki nkujit ,kuna duo metaa ore tenakata eshaita ena period enchan naakisaidia meetaa ore nena kujit nebulu nitai ina mashini nepik store neku ore kitambo elotu olameyu kisaidia nena kishu metaa minepu esumash .

Ore ena naa fry , ipik irnyanya ,kitunguu, enatoki nai kitunguu saumu ,nyoo kuna tokititin naji spinach ,nikausha nkiri ,nipik duo metaa atleast kee nipik entoki naji royco cubes nipik endaa metaa ni nincho epejo.

Ah ore nkishu naitoti esidai naa nchere nchoo nkishu shimbi , nincho irkiek anaa noo milisan ,niramat nkishu ore nkishu naumwoi nirem teetoltaramasi ashu tolchani oibor . eeh neyieu nena kishu neeta nkujit sidain naa ina ebulu enkiteng anaa uoo aku enkiteng sidai naata value.

Eh ,kaisho nkishu entoki naji shimbi naji magadi eh na kisaidia osesen loo nkishu mitasieku nkishu eh naa ore entoki nagelu teinaa teina daa naa nchere mauti ake. tenetii mauti naa kagelu naa kagelu nena mauti naa pemenya nkishu .

Ilng'anayio kulo sidain oleng tosesen loltng'ani, naa keata enkare sidai oleng, kemelok naa kefresh, naa keisaidia iseseni loltung'ana metaa keshipa iltung'ana too seseni.